Nĩ harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ tondũ ũndũ nĩ ũrĩ, nĩ ũgũteithagĩrĩria mũno harĩ ũhoro wa kũgitĩra mũciĩ nĩ ũthiaga ũgakora andũ mahanda tũmĩtĩ tũtũ harĩa mahanda, tũmĩtĩ tũtũ nĩmathiaga magatũtema, makahũrũra magacoka makahũthĩra ta njĩra ya kũiriga mĩciĩ na ũgakora haha nĩmaherera mbũri kana ũgakora nĩ moherera ng'ombe na maũndũ ta macio. Ũguo kamũtĩ, mũtĩ nĩ ũrĩ na ũteithio mũno harĩ handũ hothe ũgĩkũra tondũ mũndũ nĩ oyaga banga ũgatema tũmĩthanju tũtũ ũrona tũraihu ũkahũrũra mahuti mau metũthanjuinĩ tũu. Tuthanju tũu no ũhũthĩre ta ngũ, no ũcoke wĩirige natwo gwaku na wĩke maũndũ ta macio. No ũteme mũtĩ ũyũ wothe ũme, ũcoke ũwoe ũtware gwaku akorwo ũragaga na ngũ na ũhũthĩre mũtĩ ũcio gũkĩruga irio ciaku. Koguo mũtĩ nĩ ũrĩ bata mũno na no ũgũteithiĩ gũkorwo ũkĩruta mawĩra maku ma mũciĩ ta kũruga na gwĩka maũndũ mangĩ.